Kore nkisomatin natii murua naing'ua nanuu natii lotoro, keipustoi ltung'ana neiko teneramatishere lotoroo otipat naata lotoro, keidong'i naitibira ltung'anaa tenkaik enshe tanaa sii namirii ninshe elikini ltung'ana neikuni teneitaini naisho arut, neikuni teneikii pemenya lowarakrei nenia tokitin, kelikitai sii ltung'ana neiko tenebar nkokon, ntokitin nayeu nkokon peetum atiyiu mayeeni, tanaa naa mayeeni tanaa sii nenkirii kelikitai sii ltung'ana neiko tenewun mpukaa, mpukaa naishiakino newun ltung'ani ong'oji nimanya onowa nchan nindim atumoo duake ntokitii natuwa nenia eisomitai ltung'ana te lchampai. Kelikitai sii ltung'ana tipat enkineji ntokitin ii nkabila enkine nayarii neitai kulee ee kulee duake aa atua nenia ekulee oleng' elikitai ltung'ana neikonii ntoki nayeu inia kinee pootum ataa nookule naa aitibiraki naaku nenia akeye nkusomaitin natii murua naing'ua nanu.

Ee kore taa ntoki nayeri neas nkera ontoiwo enshe, naa keyari duo neing'ur ntokitin naaji nkipindini naa tanamara naaduo nedarasa neing'ur duake nkipindinii naijo nairo ajoo naa neikunari lomon lebiotishoo, neikunii sii pepashereki ldawai loitemerisho tanaa naisho ntoki naaduake natuwaa inia ng'ai ramat sii nayeri neiro, ntokitin nayeri naasishere duo tonkoitei emtandao tanaa naakeye nenia tokitin naa naasishereki naisomareki namara taa masomo ee darasa lshampai duake, neikuni peitapashereki duake suom moyanitin naa ntokitin natuwana nenia, nenia ake duake akeye naa eyari neaz ntoiwo onkera namara naa nkusoma edarasa.

Kore taa retetoo nayeu tankarakee ng'wezii naanya lchampai tanaa sii ndakii nikituuno Kore nekwee naa, kayeu nemirarii nenia ng'wezii Meshomo lalee lenshee teneata sirkalii ng'hojii nepiki ng'wezi neyaa nkoitei naponuu amirarie aponu aiya tenkoitei nayeu ninshe narau aitalam ng'hoji namanya ltung'ana amu kotumuta champai oleng' Kore taa etarawaa nenia ng'wezii metaa mokuree naa etii ng'wezii anya lchampai Kore otoki ng'hai toki nayarii naas sirkalii naa peelaki sirkalii champai lenchee otamaa keatai nkardasini naig'eritoi akee aigerie ltung'ana Ajo kelakii ltung'ana etama ng'wezii lchampai keilio Ajo melakitai naa keigerieki akee narok teneidimai naa nopuo ayelou ajoo akwaa tung'ana eigerokita kutoka naa ng'amata natungasuaki aiger nelaki naa ltung'ana motodua ajoo mara lkazi lepesheu. Naa inia retetoo duo kiyeu yoo naasi oleng' peyie peyie amu meri naa ng'wezii amu kelak sirkalii tenenyaa ng'hojii naa koponuu arau.

Kore taa bei endaa onesuom tanaa sii nkishu ninshee naa keasai shi tenkoitei nemeiting'id ake yoo ltung'ana oleng' naa laramatak lesuom, amu eji iyolo shi peiliap ndaa metaa ketogoloo bei endaa nedou nesuom naaku kore duo retetoo nikiyeu naa nikijo keyarii neyaunii peyie eaku naa keitegemearo naa kuna tokitin kore naa sii iyolo peaku keiliapa ng'hai nodou ng'hai, kore naa duake peaku keiliapa ndaa neilepieki naake otoki suom, nepikii naake bei esuom metaa keti naake otoki ninye kwee, kore naa peaku kotodowaa nodou naa duake pookin naake, nemeyeu akeye abaki duake amu kore kuna tokitin pukuraree naa keyaki taadei shi nkolong'ii iyolo peaku mesheita naaku keyakii pooki shida motumii sii dei ndaa mesheita lakini kajo ndaa akeye naikash amu keidimii nepiki ninye nkare enkop naaku naa kore peaku eji mesheita nodou ntokitin nodou bei esuom nedou otoki nendaa naaku kotuwaa akeye kogol peneu kakee kore duake tenkitok meyarii naakeye aaku kore podou ndaa amu ninye naitegemea nkolong' oleng neitodouni otokii suom tanaa sii teneiliap ndaa meyarii neitodouni suom nepalii naake suom tenetii shaake naaku inia taa nduata aai peitegemearo kuna tokitin aaku mara keitodouni suom teneiliap ndaa neweni naake suom tenetii shaake.